Ore imbaa naishoru peyie eishop inkera e sukuul uniform, naa tenkaraki enedukuya naa tenkaraki olkereti otipika serkali ajo ore pooki sukuul neeta uniform enyena naishop naa inkera naisumare Ina sukuul. Ore sii enkai baye naaji naidim aishoru metaa keaisidai metaa neata inkera uniform , naa tenkaraki ore tenewuoi naaji enkitururo anaa naaji enatii enkiguran naake edoli naa inkera naa keori ninche enkaraki iyunifomi naishopo, niyiolou naa ajo ore kunda, naa ine sukuul naje naa ore kunda kulie naa inenkai sukuul, Ore sii enkai baye naishoru peyie eishopi yunifom te sukuul naa embaye naishoru naboisho te sukuul amu ore teneishop inkera kutiti ometabaiki isapukin uniform nainyaanyuk neutu naa Ina naboisho neaku naa epik inkera eneishaa, neaku ore yunifom naa embae sidai oleng' teneatai pooki sukuul inenyenak.

Ore iwuat, oleng' natii inwuetin naamanyai, naa iwuat naitobirunyeki inkaitubulu ake naatunoki, naata ilkiku sanisana naa aitaman ilchambai loo iltung'ana, neaku ore Nena kaitubulu neuni aitaman ilchamba, neitobirakini metaa iwuat nepuoi naake ainguaa elusive nabo aitaa ewueji Naomi ajing atua enkang' anaa atua olchamba. Ore sii ake iwuat natii tenkumoi ilchambai, naa iwuat oo isekenke, amu kepiki naake imbokishi aaturoki enkop, neitamani olchamba, nepiki esikengei aitaman, naa neaku eripito ilo chamba.

Ore embae nalotu indamunot tenadol kulo tung'ana naa kadol oltururr otii intomonok netii ilewa, nadolita inkardasini naalo neatai imbaa naigeroki neaku ore naa ele turur naa olturur orip olmanyara, nidol naa ajo ebaiki negira ninche aitudupaa esiai naaripi olmanyara, neitukuj naake olosho toolkigerot otii Kuna ardasini peyie naa edoli dupoto tenkaraki esiai naaripi olmanyara. Neaku ore ele turur naa olturur obo naa ogira arikoo Ina siai.

Ore esiai nalotito dukuya tenewueji naakeitodolu ajo esiai eramatare olukunguni naa ore ena selenkei natii enewueji naakelio ajo enkaramatani olukunguni. Kegira ninye aiturruru ilmossor loolukunguni enyenak, naa ore mbaa naishaa naji niata oltung'ani pee ias ena siai naa nchere pee ing'as adol ajo iata iropiani naitiemu enkinyang'a oonena lukunguni, nintoki sii aaku iata enkaji nilotu apik kuna lukunguni peyie naa etoni ninche aitobiraki, neyou sii niata endaa ekutosha nainos kuna lukunguni peetumoki naa aatoisho neyau dupoto. Ore sii enkai baye naa peyie eedoli biotisho olukunguni peyie naa eiyu ilmossor aah aitobiraki, neaku ore sii enkai baye nindim atoduaa olaramatani naa nchere pee eaku inyikaki sokoni naayieki kuna tokitin anaa ilmossor. Neaku nena mbaa naishaa niata peepon dukuya enasiai.

Ore embae nalotito dukuya tenewueji nadolita entasat nagira ang'amaa olbene naa ebaiki netii endaa atua, ore sii nadolita iltung'ana aare , eselenkei olmurani, egira naa ninche aitarasaki ena tomononi ilo bene. Neata naa ake ena selenkei wele murani inkilani naitodolu ajo ilparakuo oyautwa iretoto ena murua. Neaku naa ore kulo tung'ana naa kelo naa iltung'ana oishooyo eretoto amu ore tinijo idol naa keatai olameyu tena murua, neaku egira naa ninche aishooyo endaa aasaru naa kulo tung'ana lena murua tenkaraki olameyu, neaku ore ena baye nadol nanu ajo sidai oleng' tenkaraki amu ore tenyorata enye, nepuo naa aas ena siai peyie eitajeu enkishui oo lkulikai mincho naa emut olameyu.

Ore embae nalotu nadamunot ainei tenadol enanaa nchere olashumbai neboita onkutitik nebungita enkerai nabo empira natodolu naa ajo ore ilooshambai nelo neyawua ereteto fulani atua oloshonaipirare inkera neeku naa inapidol eboita onkera kutitik kumok nebaiki negira duo aiguran ninche okuna kera peutaki naa kuna kera imbaa duo sidain nayaka.

Ore taa enewueji anaa enaigero naa sipitali e Kenyatta, neaku ore iltung'anak otii enewueji netiu anaa kegira ninche aing'asia amu ketii lotoni netii olaijo egira aibung' enkiji netiu naa anaa keeta ninye olng'ash. Ore kulo tung'anak nelo naa netii obo lenche oiminie enkishui anaa oltung'ani omuoi oleng', neaku ninye naa piidol kulo tung'anak egira ninche aisinanuo tengaraki naa elo netii oltung'ani lenche otii erishata nemesidai.